Haha ndĩrona tũtambi twa mĩthemba mĩthemba tũrĩa tũthũkangagia irio ciahandwo. Ndĩrona tũtambi ta cabbage worm, corado potato bety, aphids, catworm, mexican bean beetle, earwick, tomato hornworm na ndinoho. Nĩ tũtambi tũgiaga mũrĩmi na nĩkĩo nĩ tũhũragwo ndawa cia gũtũnina ona gũtũhotomia kaimana. Nĩ tũtũmaga irio ta nyanya ciage maciaro mega ona ciage riri, o hamwe na indo irĩa ingĩ ihandagwo. Gatambi ta catworm nĩ gatinagia mĩmera ũguo ndĩngĩthiĩ nambere na gũkũra. No wega nĩ atĩ tũtambi tũtũ twahũrwo ndawa nĩ tũthiraga kaimana, ũguo mũrĩmi akahota kũgĩa na magetha mega.

Ici nĩ nyanya na nĩ ironeka nĩ menyerere wega mũno. Nyanya kuma ciahandwo nĩ ibataraga ũmenyereri mũnene tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩigũmagĩrwo nĩ tũtambi ta afades, catworm na tũngĩ tũingĩ. Kuoguo nĩ ibataraga kũhũrwo ndawa cia cia cia tũtambi. Nĩ ibataraga kũrĩmĩrwo igaikara itarĩ na ria, ona kũhũrwo bataraitha cia maĩ, nĩguo kwagĩrithia magetha macio. Nĩ ibatarga kũhũrwo ndawa ya ya mbaa tondũ kaingĩ na kaingĩ nyanya nĩ igũmagĩrwo nĩ mbaa mũno.

Niĩ ndĩreciria aya nĩ andũ marĩ bengi thĩiniĩ metereire motungata mwanya mwanya ta kũruta mbeca, ona angĩ mokire kũiga akaunti-inĩ ciao. Angĩ mokire kũria ciũria mwanya mwanya. Nĩ kũrĩ mokire kuoya ngombo kũringana na mabata marĩa menamo ta hihi ngombo cia cukuru, ngombo cia mbiacara na ngombo ingĩ nyingĩ. Metereire gwĩtwo matungatwo kũringana na ũrĩa mũndũ okire. Nĩ kũrĩ marĩ kaunta-inĩ makĩheo ũtungata hihi acio nĩ arĩa magũkinyĩte tene.

Ũyũ gĩcigo-inĩ gĩakwa tũwĩtaga gatharũria. Rĩrĩa ndarĩ mũnini nĩtwahũthagĩra gatharũria gũthaka, tondũ nĩtuonaga mahũa mako marĩ mathaka mũno kuoguo tũgathakaga namo. Harĩ tũtunda gatharũria karutaga thutha wa mahũa maya tũtunda tũtũ tũkoragwo tũrĩ tũirũ. Na nĩtwarĩaga mũno tũrĩ ciana tondũ nĩtwaiguaga mũno tũrĩ cama mũingĩ. Nĩtwatwaraga mbũri rũgiri-inĩ kũrĩa gatharũria gaka na mbũri icio, mbũri nĩikendete mũno. Nĩtwatherũkagĩrio nĩ aciari mahuti ma gatharũria gaka, tondũ gatharũria nĩkerĩkanaga nĩ karĩ ndawa ya gũtũma mũndũ agĩe na kĩririkano.

Haha nĩndĩrona nĩ andũ monganĩte. Meciria-inĩ makwa ndĩrona tarĩ gũthoma marathoma. Nĩndĩrona anake erĩ marĩ na t-shirt i ihanaine na maroneka acio nĩo matũmirwo nĩ kambũni yao moke mathomithie aya mokĩte haha gũthoma. Nĩharoneka nĩ harĩ mũtumia ũraruta woni wake, na na na acio angĩ nao harĩ ndĩrona manyitĩte nginya maratathi, koguo nĩ kũrĩ kĩndũ marandĩka kũringana na kĩrĩa marathomithio. Kaingĩ na kaingĩ nĩgũkoragwo na ithomo ta ici matũra-inĩ, rĩngĩ macukuru-inĩ, tondũ haha nĩharoneka tarĩ cukuru, handũ cukuru-inĩ mokire gũthomera, na koguo nĩkĩo marĩ nginya kĩndũ gĩa, maũndũ marario makĩandĩkaga.

Nĩ ũndũ wa bata mũno kũgetha mboga na gũkua o rĩo thutha wa kũgetha. Tondũ mboga nĩ ĩthũkaga naihenya mũno na ĩngĩikara no ĩthũke. Mboga ĩngĩgethwo ĩikare yambagĩrĩria kũgarũrũka mathangũ makanjia kũhoha. Yaikaikara hanini makanjia kũhana yerũ, kumanagia na hau, yambagĩrĩrio oro kũbutha. Angĩkorwo mboga ĩyo yuma ya kwendia, nĩ yagaga agũri, kana hihi ona yakĩona mũgũri, ĩkagũragwo ũru ĩkagũrawo mbeca nini. Kuoguo harĩ bata mũno mboga yagethwo ĩgatwarwo thoko-inĩ, o naihenya ĩtanambĩrĩria kũgarũrũka kana ĩtanambĩrĩria gũthũka.

Safaricom Sacco nĩ ya aruti a wĩra arĩa mandĩkĩtwo nĩ Safaricom. Mũndũ ũngĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩingĩra Safaricom Sacco nĩ athuri a atumia arĩa mandĩkĩtwo Safaricom Sacco kana atumia a athuri arĩa mandĩkĩtwo Safaricom Sacco. Ningĩ ciana ciao iria ikinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana na igũrũ arĩa mena ibandĩ, no maingĩre Safaricom Sacco. Kana hihi mũndũ ũngĩtwarwo nĩ mũndũ wandĩkĩtwo nĩ mũruti wa wĩra wa kũu Safaricom, angĩmũtwara kũu Safaricom Sacco onake no aingĩre. Sacco ĩno yathundũrirwo mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ĩmwe, na nĩ ya kũigithia ona kũheyana ngombo na na shares.

Aya nĩ ndĩrona nĩ arutwo na maroneka marĩ na nguo cia cukuru, nĩ maroneka nĩ ta marethamba moko mũberethi-inĩ wa maĩ, hihi macoke manyue maĩ macio. Ndirona ta marĩ na tũbũyũ twa gũtaha maĩ kuoguo ndĩreciria makũhũthĩra o moko mao kũnyua maĩ. Nĩharoneka nĩmaroneka marĩ akenu nĩũndũ cukuru yao ĩrĩ na maĩ, matingĩcoka kũnyota, ona hau marĩ nĩharoneka harĩ hatheru mũno.

Ngima nĩ irio imwe iria irĩagwo mũno Kenya. Na ngima nĩ ĩrĩagwo na, na gĩtoero kĩa mĩthemba mĩngĩ ta nyeni, thamaki, nyama cia mĩthemba yothe, na mũno mũno kũringana na gĩcigo kĩrĩa mũndũ arĩ thĩniĩ wa Kenya. Mĩgate ya cabaci nayo, onayo nĩ ĩrĩyagwo mũno o hamwe na mũcere, rĩngĩ mũcere wa waru, rĩngĩ mũcere wa marigũ kana ndũma. Andũ aingĩ mũno mũno mumo nĩ ũrĩaga irio ici iruragwo naihenya, ta chips tondũ icio nacio itibataraga ihinda inene ingĩkaharĩrio. Ona ciahagĩrwo itibataraga gũikara riko mũno, koguo kaingĩ na kaingĩ onacio nĩ irĩagwo mũno nginya nĩ andũ arĩa hihi magĩikangĩtie tũmĩaka.

Niĩ ngĩciria ndĩrona handũ haha tarĩ gĩthomo kĩrĩ kana kĩrathomithanio nĩ andũ aya marĩ haha, nĩtondũ marathoma ũhoro wa M-tiba na Jubilee, icio nĩ imwe cia Insuarance nyingĩ iria ihũthĩkaga rĩrĩa mũndũ kana andũ ake magũmĩrwo nĩ ndwari cia mũthemba o cia mĩthemba mĩthemba, koguo mũtumia ũyũ aramatarĩria mũndũ rĩngĩ agate Insuarance ya imwe iria ũrĩa angĩona wega, nĩgetha imũrũgamĩrĩre rĩrĩa hihi ũmwe wa bamĩrĩ yake kana we mwene angĩgũmĩrwo nĩ ndwari. Isuarance ta ici ndĩrona ciandĩkĩtwo haha M-tiba na Jubilee, no irĩhĩre mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akoma thibitarĩ ona kana aga gũkoma, na ikahũthĩria mũndũ ũhoro wa kũrĩha marĩhi megiĩ thibitarĩ.

ĩno nĩ ngurubu ya arũme maroneka marĩ kũndũ barabara-inĩ maroneka mekĩrĩte t-shirt cia white na arĩa angĩ magekĩra t-shirt ndune maroneka nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra ũhotani wao wa timũ yao ya Shabana FC . Maroneka marĩ na biringi arĩa angĩ maroneka nĩ kugĩiria maraugĩrĩria koguo nĩ maroneka nĩ andũ akenu. Amwe marĩ na tũrumbeta marahuha na nĩ maroneka marĩ na ũkũngũĩri mũnene mũno kũringana na ũrĩa maroneka mbica-inĩ ĩno.

Kenya commercial bank kana KCB nĩyo bengi ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, nĩ nĩ ũndũ nĩyo ĩigi ĩigi ĩigi ĩigi ĩigithĩtio mbeca iria nyingĩ mũno nĩ andũ, kũũma onjoria anini nginya onjoria anene, kũũma arĩmi anini nginya arĩmi anene, nĩmaigithĩtie mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa bengi ĩyo. Nĩ ona iri na ũtonga mũingĩ nĩgũkorwo nĩĩhoketwo nĩ andũ aingĩ. Irĩ na market share ya gĩcunjĩ kĩa ikũmi na mũgwanja gaturuma inya, kwoguo ĩgakorwo nĩyo bengĩ ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya.

Nairobi nĩ mũciĩ mũnene wa Kenya, nĩ ũĩ kwoguo nĩyo ĩrĩ na motungata marĩa maingĩ mũno, mawabici marĩa manene manene marĩ thĩiniĩ wa Nairobi. Nyũmba cia icirĩro ciothe cirĩ Nairobi, nĩyo mbunge ona senate ciothe cirĩ taũni ya Nairobi o hamwe na ona kũrĩa mangabana macemanagĩria. Thingira wa iregi ũrĩa mũnene, kũrĩa mũtongoria wa bũrũri ũyũ wa Kenya aikaraga. ũrĩ o Nairobi. Ona iwanja iria nene cia ndege cia gũthiĩ mabũrũri ngũrani, irĩo mũciĩ mũnene wa Nairobi.

Mbegũ ya ngano nĩyendaga kũhandwo tĩri-inĩ mwega, kũndũ kũrĩ na na na kariũa karakinya wega, nĩgetha ciumangĩre ona ikũre naihenya. Nĩ yendaga kũhandwo kũndũ kũrĩme gũtarĩ na ria na tĩri ũraikũrũkia maĩ wega. Mbegũ ya ngano yendaga ũriku wa kuma inji ĩmwe kinya igĩrĩ ũrikũ na na gatagatĩ ka ka raini inji ithathatũ kinya inyanya. Ngano nĩyendaga riũa ta hihi mathaa matandatũ o mũthenya, nĩgetha yumĩre naihenya ona kana nĩgetha ĩkũre naihenya. Kaingĩ yendaga kũhandwo mweri-inĩ wa kenda kinya gatagatĩ-inĩ ka mweri wa ikũmi. Nĩyendaga gũitĩrĩrio bataraitha, ona ndawa cia cia tũtambi, ndawa cia tũtambi tũrĩa tũngĩcigũmĩra. Kaingĩ ngano ĩhandagwo kũhũthĩra matinga kũrĩa kũrĩ mĩgũnda mĩnene.

Andũ kaingĩ nĩ mathiaga gũcera werũ-inĩ wa Maasai Mara kana o werũ-inĩ ũngĩ wa bũrũri, tondũ kũu mũndũ nĩ agũthiĩ one nyamũ cia mũthemba yothe irĩa itonekaga o ũguo. Na rĩrĩa mũndũ athiĩ werũ-inĩ ta ucio, nĩ ekuona indo ta njogu, indo ta mũrũthi, harĩ ingĩ ciĩtagwo wild beast, indo ta wambũi mĩcore, indo icio ciothe na ngarĩ na hiti, indo icio ciothe mũndũ nĩ agũthiĩ acione. Nĩ kũrĩ nginya gũtwarithia mbarathi, kũingĩ kaingĩ nĩ maheanaga ikeno icio cia gũtwarithia mbarathi mũndũ akagĩa na mweke ũcio. Kana kũu Masaai Mara nakuo nĩ gũkoragwo na indo cia rũrĩrĩ cia mathai cia tene, ta ũhoro wa mĩgathĩ, kana ona ũgakora mathai rĩngĩ nĩ maraina nyĩmbo ciao cia tene. Rĩu koguo, mũndũ nĩ akĩiguaga wega agĩthiĩ gũcera werũ-inĩ ũyũ, mawerũ-inĩ macio.

Niĩ ndĩreciria ĩno nĩ thibitarĩ, tondũ nĩ ndĩrona athuri erĩ ũmwe nĩ ndĩrona nĩwe mũrigitani tondũ nĩ ekĩrĩte nguo cia kũrigita cia mũrigitani. Hau naho nĩ ndĩrona harĩ na mũndũ mũthuri, ũcio niwe mũrwaru ũrĩa ũratarĩria mũrigitani mũrimũ ũrĩa ũmũrehire thibitarĩ nĩ getha atuĩke wa gũteithĩka, na nĩ getha atuĩke wa kũrigitwo. Nĩ kũroneka kũrĩ gũtheru na kũrĩ kũmenyerere tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire thĩinĩ wa thibitarĩ hĩndĩ ciothe gũgaikara kũrĩ kũgitĩre.

Motungata ma hi na hi nĩ magĩrĩirwo gũthomithio andũ nĩ ũndũ wa gũthaitĩra mĩoyo ya andũ arĩa magĩona mĩtino ngũrani ngũrani. Andũ no mathomithĩrio makanitha-inĩ kana hihi gwĩtana itũra-inĩ gwa cibũ, kũrĩa magĩthomithio ũhoro ũcio. Na koguo andũ mangĩthoma, ikuũ no inyihanyihe, tondũ andũ no makorwo na ũũgĩ wa gũthaitĩra hihi mũndũ ũngĩona mũtino wamũira ambulance yũkĩte. Nĩgetha gũtengeria mũrwaru ũcio thibitar,ĩ nĩgetha agatungatwo, nĩgetha akĩhone.

Ici nĩ nyanya na nĩironeka nĩ nyanya menyerere wega mũno. Nĩironeka mũrĩmi ũcio nĩacitungatĩte wega, nĩtondũ nyanya ici nĩikũrĩte matunda maingi mũno ona nĩmaroneka nĩ matunda matungu, na nĩmaroneka matigũmĩirwo nĩ mũrimũ, na nĩmaroneka matunda maya matirĩ haraihu na gũkũra nĩgetha matwarwo mathiĩ makendio. Nac nĩmaroneka nĩmaretherera gũtunĩha na matunĩha moothe nĩrĩo macokaga makagethwo nĩgetha magagĩtwarwo thoko. Ũyũ nĩ mũrĩmi ũgũkena mũno tondũ nĩagũgĩkorwo na magetha mega mũno na maingĩ kũringana na ũrĩa nyanya ici ciake iciarĩte wega.

Ũhũthĩri wa mũtĩ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩtondũ tene mũtĩ ũyũ nĩ wahũthagĩrwo ta tissue paper, andũ matiathiaga kũgũra tissue paper mahũthagĩra mũkindũri, na koguo ũhoro wa ũtheru nĩwagaga. No thikũ ici andũ nĩ matiganire na ũndũ ũcio gĩcigo-inĩ gĩakwa, na makĩambĩrĩria gũthiaga tissue paper kana hii ona gwĩthamba. Mũndũ angĩetihire tene, mũndũ nĩahakagwo maĩ ma mũtĩ ũyũ kana mathina ma mũtĩ ũyũ, nĩgetha ahone kana nĩgetha atige kura, nĩ gwetĩkĩtio ĩhana ndawa. No rĩu thikũ ici ndionaga maũndũ macio andũ nĩ mathiaga thibitarĩ, nĩgetha matakũhũthĩra mũtĩ ũyũ nĩgetha mũndũ athondekwo. Koguo maũndũ megiĩ mũtĩ ũyũ no anga makara kana hihi ngũ, no maũndũ megiĩ maũndũ macio mangĩ nĩ mathirire.

Nĩkũrĩ mambura ta ũgũrani wa airĩ, wa mũirĩtu. Rĩrĩa mũirĩtu akũhika nĩkũracagio na ũndũ ũcio nĩũtũrĩte ũrũmĩrĩirwo kuuma tene, ũcio nĩ ũndũire wa ũgĩkũyũ. Rĩrĩa, rĩrĩa mwanake, mwanake agatwara indo kwa, kwa mũirĩtu rĩrĩa akwenda kũmũhikia ũhoro-inĩ ũcio wa ũgũrani, ũguo ũtũrĩte ũrũmĩrĩirwo kuuma tene, ũguo nĩgũkoragwo na mambura macio ma ũgũrani. Nĩ kũrĩ ũndũire ũngĩ wa, wa rĩrĩa mwana wa kahĩĩ akũgimario nĩgetha aingĩre, atuĩke mwanake, kũu nakuo nĩkũrũmagĩrĩrwo ũndũire, nĩgetha gũ, gũkagia na mambura mondũcio, wa hĩndĩ ĩrĩa, wa hĩndĩ ĩrĩa mwanake auma wa, wana-inĩ, kahĩĩ kauma wana-inĩ kaingĩra wanake-inĩ. Koguo onakuo nĩgũkoragwo na mambura ma irua. Ũndũ ũcio ũtũrĩte naguo ũrũmĩrĩirwo kuuma o tene.

Maĩ ma mĩberethi, nguona nĩmo magĩrĩire magĩrĩire kũnyuo kana kũhũthrwo kũnyuo na kũruga, tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩmakoragwo moimĩte kambuni-inĩ ngũrani ngũrani, na nĩ makoragwo mathondeketwo, magekĩrwo ndawa, kwoguo nĩ makoragwo marĩ mega ma kũnyuo, gũkĩra rĩrĩa mũndũ angĩgĩra o,o, angĩnyua ma rũĩ. Tondũ ma rũĩ rĩngĩ no makorwo na gĩko kĩingĩ, nĩ matikoragwo mathondeketwo ũndũ, bacteria cikũragwo. Kwoguo, maya ma mĩberethi, kaingĩ nĩ marĩhagio nĩ kambuni ĩria cimathondekete, tondũ nĩ makoragwo marĩ mega ma kũnyua kana kũhũthĩrwo, nĩ andũ, ona kana hihi kũhũthĩrwo ona nĩ mahiũ.

Ũteithio ũrĩa ũheangwo nĩ rũhonge rwa Huduma nĩ mũingĩ, tondũ nĩ honge cioothe cia thirikari ikoragwo ikĩrutĩra wĩra handũ hamwe, kwoguo Mũkenya angĩbatara ũteithio athiaga o handũ hamwe, handũ ha gũthiĩ kũndũ na kũndũ, rĩngĩ akorwo agũbataire kuoya birth certificate na nĩarabatara kuoya kĩbandĩ, na nĩarabatara kwa NSSF, ndagũtinda agĩthiũrũrũka gũthiĩ gwetha motungata macio kũrĩa marĩ, akũmakora handũ hamwe. Kwoguo kwoguo mũingĩ nĩũkenaga nĩgũkuhĩrĩrio nĩ ũteithio wa maũndũ macio. Atĩ aingĩra handũ hamwe rũhonge rũmwe rwa Huduma mwananchi wa kawaida nĩagũteithĩka nĩtondũ nĩagũcemania na mabataro na ũteitio o handũ hamwe. O kũrĩa o kũrĩa kĩrĩa gĩothe abatara, gũtirĩ ũndũ atagũkora maũndũ moothe nĩtondũ moothe marĩ Huduma.

Kwanĩka nguo mũkanda-inĩ nĩguo ciũme nĩ gũkoragwo kũrĩ na ũgitĩri gũkĩra rĩrĩa cianĩkĩtwo mũtĩ-inĩ kana nyeki-inĩ. Tondũ nguo ĩyo ĩrĩ mũkanda-inĩ ndĩngĩtambwo nĩ tũtambi ta thuraku, mbũmbũĩ kana tũgunyũ. No rĩrĩa nguo ĩyo yanĩkĩtwo nyeki-inĩ kana mĩtĩ-inĩ no ĩtambwo nĩ tũtambi na mũndũ ndamenye. Acoke hihi a a ekĩre nguo ĩyo atakũmenya harĩ na gatambi kamũrũme, kana hihi mbũmbũi ta ĩyo. Koguo kwanĩka nguo mũkanda-inĩ nĩ kwĩyehereria ũgwati mũingĩ mũno ũrĩa ũngiumana na na na nguo kwanĩkwo. Ona aici no hinya kuoya ĩrĩ mũkanda-inĩ tondũ nĩ nyite na peg no ĩrĩ nyeki-inĩ no gũka gũka ahurĩtie na athiĩ nayo.

Kũhũthĩra ngathĩ ya mbaũ mũno mũno ya mbaũ rĩngĩ ĩikarĩte no ĩkorwo ĩrĩ mbuthu, na yakorwo ĩrĩ mbuthu, no ĩgũithie mũndũ ,na yagũithia mũndũ, mũndũ no agĩe na nguraro rĩngĩ ta kunĩka magũrũ, rĩngĩ ta kunĩka moko, ona hihi kũgĩa na nguraro cia cia mũgongo. Nĩwega kũhũthĩra ngathĩ ya cuma, tondũ ngathĩ ya cuma no hinya ĩgĩkorwo ĩbuthĩte, kwoguo no hinya gũkorwo nayo ĩkĩgũithia mũndũ, kwoguo mũndũ ndangĩgĩa na ũgwati ũcio wa gũkorwo nĩakũgurara akĩruta wĩra wake kana hihi harĩa mũndũ angĩgĩkorwo akĩandĩkĩtwo gĩkĩruta wĩra.

Nyũmba, nyũmba iria cia mohoro nene nĩ, nĩta Ntv, nĩrĩ arũmĩrĩri aingĩ, nĩrĩ athikĩrĩria aingĩ mũno, ona Ktn onayo nĩrĩ arũmĩrĩri aingĩ mũno, o hamwe na Citizen onayo no ĩkoragwo na athikĩrĩria aingĩ, tondũ mahũthagĩra kaingĩ ruga ya, ruga ya gĩthũngũ kanona gĩthweri, kogwo gũtirĩ rũrĩrĩ thĩiniĩ wa Kenya , rũtangĩigua ruga ĩyo, koguo nĩkĩo makoragwo makĩiguĩka mĩena mĩingĩ ya bũrũri ũyũ wa Kenya.

Ĩ, niĩ nĩngoragwo njũĩ atĩ no hũthĩre E-Citizen kũrĩha na na na kũhoya passpoti thĩiniĩ wa bũrũri-ũyũ. Ona ndũngĩtũmĩra, thiũ ici tũrĩ, ndũngĩtũmĩra ndũngĩrĩha passpoti kashi, kana na mbia ũrute mũhuko, no nginya ũtũmĩre E-Citizen, nĩguo ũheywo motungata megiĩ kũrĩha kana kuhoya passpoti

Mũbango wa SHA nĩ mũbango wa thirikari, harĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũretagwo NHIF tene, rwa kũrĩhĩra andũ arĩa ma, marwara kana arwaru mbirũ ya thibitarĩ. Koguo mũbango wa SHA nĩ kũhũthĩria akenya ũhoro wa ũrĩhi wa, wa mbirũ cia thibitarĩ. Koguo nĩ yũkĩte kũhũthia nĩtondũ ona mũndũ hihi ũtonaga mbeca nyingĩ, ona aruta kĩcunjĩ kĩnini icio ingĩ SHA nĩ ĩrahota kũrũgamĩrĩra.

Wĩra wa igoti rĩrĩa inene mũno thĩiniĩ wa Kenya, nĩ gũthikĩrĩria kaingĩ, maciira marĩa macokio riko, thutha wa kuma magoti-inĩ maya mangĩ. Rĩngĩ mũndũ akona ta ahinyĩrĩrio, ona ta ahinyĩrĩrio, kana hihi ta kĩhoto gĩake kĩahotomio, nĩ acokagia igoti, igoti, ciira wake riko igoti-inĩ, koguo agatwara igoti-inĩ rĩrĩ rĩnene, nĩgetha ciira wake ũrorwo rĩngĩ akĩgeria gũteng'eri kĩhoto, nĩgetha one hihi igoti rĩrĩ inene, kana hihi nĩ rĩgũkĩmũhe kĩhoto kũringana na atĩ nĩonire, nĩ onire ndanona kĩhooto magoti-inĩ maya mangĩ. Kogwo nĩ igoti rĩa bata mũno, nĩrĩthingataga kĩhooto kũrĩa hihi magoti maya mangĩ matanahe ũrĩa ũhinyĩrĩirio kĩhoto gĩake.

Haha niĩ ndĩrona andũ marakũngũĩra gũciarwo kwa, kwa ũmwe wa twana tũtũ tũrĩ haha. Na ndĩrona marakũngũĩra marĩ kũndũ thibitarĩ, na nĩ kuonania mwana ũyũ akomete gũkũ thibitarĩ-inĩ ĩno, no mĩaka, no gwakinya atĩ nĩ magũkũngũĩra gũciarwo kwa mwana ũyũ hamwe na ciana icio ingĩ ciao. Nĩ ndĩrona ona harĩ na arigitani arĩa mokĩte makũngũĩre hamwe na, na, na mwana ũyũ. Nĩ ndĩrona nĩ, nĩ harĩ na keki ya, ya gũkũngũĩra ũhoro ũyũ wa gũciarwo kwa mwano ũcio.

Niĩ nĩ njiguĩte ũhoro wa Wangarĩ Maathai. Wangarĩ Maathai arĩ mũtumia njamba ũrĩa warũagĩrĩra ũhoro wa ũtemi wa mĩtĩ. Mũtumia ũcio nĩarũire mũno kahinda karĩa arĩ muoyo nĩ tondũ nĩa giragĩrĩria maũndũ ma, ma, ma marĩa tũrigicĩirie matigathũke kũ, kũ, kũhitũkĩra kũrũgama gwake na kũregana, noregani, na kũregana kwa ũthũkangia wa mĩtĩ. Aarĩ mũtumia warĩ ũrũme na hĩndĩ ĩrĩa arĩ muoyo mĩtĩ ndĩanange, ndĩanangagwo nĩ tondũ nĩ arũgamaga na akaregana na ũhoro, na ũhoro ũcio wa ũthũkangia wa mĩtĩ.

Niĩ no nyende ciana ciakwa ithomere cukuru ũyũ wa yunibacĩtĩ a Dedan kĩmathi nĩ tondũ nĩ thukuru ĩrĩ ngumo njega mũno to gĩthomo gĩakuo nĩ gĩkoragwo kĩrĩ igũrũ mũno na nĩ cukuru warutĩtie o gatene kwoguo ũrĩ na mĩri mĩega mũno ya gĩthomo. Niĩ ciana ciakwa no nyende ithomere kuo gĩtũmi ona ũhoro wa mĩtugo ya ciana nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mĩega na kwoguo yunibacĩtĩ ĩyo nĩ ĩmwe ya iria ndambũre mũno harĩ kũruta gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno.

Kambũni ĩno ya coca-cola nĩĩthondekaga ĩndo nyingĩ ta coda cĩa mĩthemba ta ta sprite, fanta, coke ona ĩngĩ ĩtagwo coca-cola zero sugar, nĩ imwe cia soda iria kambũni ĩno ĩthondekaga. Nĩĩthondeka ona maĩĩ ta marĩa ma metagwo maĩĩ ma dasani, nĩ ma kambũnĩ ĩno. Nĩmakoragwo indo na indo nyingĩ ta energy drinks ta ĩngĩ ĩtagwo monster. Icio nĩ ĩmwe cia iria kambũni ĩno ya coca-cola ĩthondekaga.

Kĩrĩma gĩa Kenya nĩkio Mount Kenya nĩ gĩkoragwo mwena wa gatagatĩ wa bũrũri. Niĩ harĩ hĩndĩ ndathiĩte kuo, twathiĩte icera tũrĩ na arata akwa nĩ kũndũ kũrĩ mĩtĩ mĩingĩ no ũrĩa mũndũ arabata nakũu igũrũ noguo gũkoragwo na hehe nyingĩ ona ũgwati wa nyamũ na njĩra gũthũka. Niĩ na arata akwa tũtiahotire gũkinya kũu igũrũ kũrigana na mogwati marĩa tuonire tũngĩcemania namo tũgĩthiĩ kwambata kĩrĩmainĩ kĩu nakũu igũrũ.

Nyama rĩrĩa yacurio bucĩrĩ-inĩ nĩhagĩrĩirwo hekĩrwo kĩ gĩcicio nĩ tondũ wa kũgirĩrĩria indo ta ngi, tondũ hangĩaga gĩcicio, ngi nĩigũka gũtamba nyama ĩyo, na nĩĩngĩkoragwo ĩkĩrĩ ya kũrĩo nĩ andũ. Ngi nĩikoragwo ikuwĩte germs kana gĩko kĩingĩ mũno kwoguo rĩrĩa ĩngĩtamba nya nyama-inĩ ĩyo, no hakorwo harĩ na ũgwati mũingĩ mũno wa mĩrimũ ĩrĩa ĩngiumana na ngi icio, kwoguo nĩ wega hekĩrwo gĩcicio nĩgetha kũmĩgitĩra ndĩgatambwo.

Uhuru Park nĩ wa andũ othe, na ndanathiĩ kuo. Uhuru Park nĩ ũtũmagĩrwo nĩ andũ a kanitha, rĩrĩa maragĩa na itũngano cia kanitha, Uhuru Park kaingĩ nĩ gũthiagwo kaingĩ nĩ ahunjia tondũ nĩ gũkagwo nĩ andũ aingĩ. Ona rĩrĩa mũndũ enda kũhurũka nĩ kũndũ gũthaka mũno na kwega mũno gwa kũhurũka, ona nĩ kũrĩ na gatemu gakoragwo kũu Uhuru Park, arĩa makwenda gũthiĩ na mbũti nĩ mathiaga kuo o gwĩkenia. Koguo Uhuru Park nĩ handũ hega mũno ha gũthiĩ gũceria ona ciana ona kana ona andũ agima, rĩrĩa mũndũ akwenda gũthiĩ kũhorera kana kũhurũka. Ona ateti, nĩ matwaraga mĩcemanio yao kũu Uhuru Park.

Takataka taũniinĩ ĩtũ nĩ nyonaga nĩyũkaga kũnganio o rĩmwe wiki, kaingĩ nyonaga magĩũka mũthenya wa juma. No kũrĩ hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe, magaga gũka juma, magoka ta thutha wa ciumia ta igĩrĩ. Na rĩrĩa maga gũka rĩrĩa kwagĩrĩrire, taũni ĩyo nĩ nyonaga ĩrĩ na gĩko mũno, ona ũhoro wa ngi, ũgakorwo nyingĩ ũkĩhana nĩ ũkũhatĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ kũgĩaga na mĩrukĩ mĩingĩ mũno, kwoguo takataka nĩyagĩrĩirwo kuoyagwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, gũtigatue hihi gũtumũka mĩrimũ ĩrĩa ĩngumana na kwaga kuoya takataka icio.

Uhuru Kenyatta, hĩndĩ ya wathani wake nĩ atigire athondeka mabarabara maingĩ, tarĩu gĩcigo kĩrĩa niĩ njikaraga, nĩ kwagĩire nohoro wakũgĩa rami, nginya kũndũ gũtatũraga na rami, kwoguo ũhoro wa ũthii na ũkui, nĩ wagĩire nakũhũtha gũkĩaga mabarabara ma ndoro, kwoguo nĩ nyonaga, nĩ nĩ twĩtĩyagĩra ũrĩa Uhuru Kenyatta ekire nginya ũmũthĩ, nĩ nĩ nĩkwagĩire na nambata, na mabara teno ĩno ya karatina, ĩno yumĩte Nairobi nginya Karatina dual carriage, nayo nĩ yeheririe mũhatĩkano ona thĩinĩ wa Thika Road, gũkĩaga mũhatĩkano, kwoguo ũhoro wa mabarabara nĩ ũhoro ũmwe wa ũthii wa na mbere, Uhuru Kenyatta atigire athondeka.

Atumia arĩa mohete nda, nĩ magĩrĩirwo marũmĩrĩre motaro ma ndagĩtarĩ marĩa mataragwo hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ kiriniki, ũhoro wa mĩrĩre ya ĩrio, ta kũrĩaga ĩrio ĩrĩa ciĩtagwo balance diet, makarĩa nyeni, makarĩa indo cia kĩmererera, makaga kũrĩa kũnyua indo ta thota, makaga kũnyua ĩndo ci na cukari mũingĩ ta keki, nĩũndũ wa gũtigĩrĩra ũgima wao wa mwĩrĩ na wa mwana, ndũrĩ hatĩka-inĩ. Kwoguo rĩrĩa maga gwĩka ũrĩa ndagĩtarĩ amera, ciana ici, ciana ĩrĩa cirĩte ciao, nĩ nĩ nĩikoragwo ĩrĩ hatĩka-inĩ, rĩngĩ ya gũciarwo na mĩrimũ, kana hihi atumi acio rĩngĩ kũnyitwo nĩ mĩrimũ, ta cukari. Kwoguo nĩ magĩrĩire marũmĩrĩre mawatho marĩa ndagĩtarĩ oigĩte.

Niĩ nĩndanahũthĩra ndawa cia kĩmerera, na thikũ ici nĩkũrĩ na mathibitarĩ ma ndawa cia kĩmererera mataũni-inĩ, na kwoguo ndagĩtarĩ ũrĩa ũrathondeka, nĩwe wandĩkaga ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũnyua ndawa icio, tondũ onayo mũndũ angĩnyua ũrĩa ĩtagĩrĩire no ĩthũkĩre mũndũ kwoguo ndigagĩrĩra ũrĩa nderwo nĩ ndagĩtarĩ ũcio wa ndawa cia mĩtĩ, nĩndarũmĩrĩra ũrĩa anjĩra ndĩmĩnyue.

Rũkũngũ rwa thimiti no rũthũkie ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ rĩrĩa mũndũ akuhanĩrĩria naruo kaingĩ andũ arĩa makaga kana arĩa marutaga iganda inĩ cia thimiti nĩmagũmagĩrwo mũno nĩ mĩrimũ ya gĩthũri, rĩrĩa mahuhia thimiti ĩyo ona kana hihi ĩkamagĩa maitho, koguo mũndũ nĩagĩrĩire na kwĩgitĩra na gwĩkĩra karembeko, rĩrĩa akuhĩrĩirie handũ harĩ na rũkũngũ rũrũ rwa thimiti, ona kwĩgitĩra ona rũkũngũ rũu rũtikae kũmũgĩa maitho-inĩ make.

Ti wega kũiga mũiko rũkũngũ-inĩ thĩ, tondũ waiga thĩ na nokuo andũ mararanga mũiko o ũcio nĩũkũngania njams na rĩrĩa ũkũngania germs ,kwoguo nĩkuonania mũndũ aruga ahũthĩre mũiko ũcio andũ no marware rĩngĩ mĩrimũ ya nda, tondũ o kũu thĩ andũ marakinya rĩngĩ mũndũ nĩarehire gĩko kuuma nakũu nja, kwoguo nĩ wega kũmenyerera na kũũiga handũ ũtekũgĩa gĩko no ti kũũiga thĩ.

Kĩrĩa kĩrooka meciria-inĩ makwa haha, nĩndĩrona harĩ na mũruaru ũrĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, kwoguo gũkũ nĩ thibitarĩ, na nĩndĩrona arigitani harĩa mũruaru ũcio arĩ, kwoguo no nginya akorwo mũrũaru ũyũ nĩ kũrigitwo ararigitwo, nĩndĩrona nginya harĩ angĩ matarĩ na nguo cia ũrigitani ngetĩkia aya nĩ mandagĩtarĩ manene marĩa mathiire gũthondeka mũrwaru ũyũ.

Nĩndanekinyia taũni ya Embu, na nĩũhoro wa ma nĩ taũni ĩkoragwo ĩrĩ thaka mũno, irĩ bangĩku wega, na nĩ taũni theru mũno. Niĩ pasipoti yakwa nĩkuo ndoeire na kwoguo nĩnjuĩ pasipoti nĩcioyagĩrwo kũu na gũtirĩ mũhatĩkano torĩa mũndũ angĩthiĩ kwoera pasipoti Nairobi. kwoguo niĩ no ndaare mũndũ ,athiĩ Embu oere pasipoti yake kuo tondũ nĩkũhuthahũthũ gũkĩra gũthiĩ Nairobi.